''Mũrĩega nĩndamũkeithia? ĩĩ tũrĩega, ũmũthĩ ndĩrenda tũthome ũhoro wa ũbangi wa ũciari, na ndĩrenda kũmũthomithia ũhoro wa njĩra iria ikoragwa njega cia kũbanga ũciari, no ũhote kũndarĩria nĩ njĩra ta irĩkũ? kwĩna gũtũmĩra mĩbira, kwĩna ndawa, ĩĩ nĩ ta icio ''.

Macini ĩno ĩkoragwo ya kũrera ciana iria itakinyĩtie matukũ ma gũciarwa, ĩteithagĩrĩria mwana na kũhuhia rĩera wega , ĩkamũteithĩrĩria na gũkũranga narua, nĩũndũ ndakoragwo e mũkinyu, ona nĩtũmaga ũrũgarĩ wa mwana ũkore ũrĩa wa kawainda, ndagakorwe ũrũgarĩ ũthiete igũrũ kana ũkathiĩ na thĩ, ona nĩũteithagĩrĩria mwana na ngothi, angĩkorwa ngothi icu ĩtĩrarĩ nginyanĩru matuko, ĩgakorwo yakũmĩtũma ĩnyitie wega.

Ndagĩtarĩ ũyũ, arathima mwana ũyũ ũrũgarĩ na kamacini karĩa gakoragwa gakũthima ũrũgarĩ nĩko tũgetaga thermometer na ũrugarĩ wa mwana ĩhaicaga mwana angĩkorwo emũrwaru kana agakorwa nĩkaramera magego tondũ ciana cingĩ ũrũgarĩ ũhaicaga mũno rĩrĩa maramera magego

Rĩrĩa mũndũ akũra ĩ, ndakoragwa na hinya wa mwĩrĩ na ndangĩhota kũruta wĩra wega nĩgetha one mbeca, rĩrĩa mũndũ ahota gũkorwo na mũbango wa kũrũgamĩrĩra ũkũrũ ĩ , mbeca icu nĩikamũteithia rĩrĩa agakũra, tondũ hinya wa mwĩrĩ ũgakorwo ũmũthiru, na tonginya atinde akĩruta wĩra, koguo etagĩrĩra mbeca icu ikamũtethereria, tondũ hinya wa mwĩrĩ nĩ mũthiru.

Ĩno nĩ ceki ĩrĩa mũndũ andĩkagĩrwa tuge ũrĩa nĩ ũrĩa akwandĩkĩte wĩra no akwandĩkĩre ceki, wathi bengi ũkahewa mbia, ceki ĩkoragwa njega tondũ mũndũ ndakuaga mbia nyingĩ no rĩrĩa wandĩkĩrwa ceki nĩ mũndũ akorwe abĩtia caini kana rĩtwa rĩake watwara bengi ndũngĩona mbia na ndũngĩheo.